Kit neokere en yu akere ainet nemi beek ak ainet nemi poiput elepun beek kobwone yuto akere ale bechuton kotililen chemong'u ako chemiten ainet orit koo beek chemuren, kokit neboru koboru kole inenito ko keringet elenyokoromen biik beek sikopit koboisien en korikwak en boisienywany nepo atkai tugul yoche kokimit serikal kechop ainosiek cheu chuto akirechi biik beek kopaa korikwa sikopit kobos koimutik chenyoru biik ngochenge beek ak beek chekiboisien, ak beek chekiyee, ak beek cheee kiyakik ana ko tuka, Miten kora akere kit nebirir nemi orit koboru kole muren beechuto ako moyoche koye tuka ana koe chito ngamun ngot koe bechuto konyorchingee koimutik chepo minianwokik.

Amunee sochome boisioni ko ngamun boishoniton nekimine pandek ko kotoreti bik kosich ele kiome ak yekokosich omitwokik chekiome en kila kobit koraa kebai emet. ak korak kii ko imuch koalda chito pandek chuton chekokosikyi gee en chekonget kokakwam ak kole kobaen look chik kyik ko kwalda alak ih sikopti kosikyi gee rabinik chesomesonen lagok ih ak chenyoen gee ak cheriben gee en atgai tukul. ochome boishoniton ngamun boishet ne kimii kongeten kongeten koka kokait boishek kyok ak yekai kin kokakoit chumbek ih konyo kolenchech karan koraa keminse sikopit ih kotoret emet ak kotestai emet ak nondo kobitu pandap tai. Okere ole nebo mbaraniton koo tokyin gee kasit niton ka ngamun mii teronik chekinogen pandek chuton beek sikopit ko kopit rurutik chechang.

Ngamun yeginaga beek ketik anan ko tukuk ab imbar kobitu konyalilekitu agokararanekitun asikobit atko katukuk ab imbarkou bandek anan koko ingwek kenyor rurutik chechang chekoronko ngotko suswek kotililekitu suswwek agokaranit kosich itonda nekatan, kosab agotestai kou yekiu. Boishoni Kobo kamanut mising yo Mami robta keyaei boishonital sikobit ketoret ketik konyalilekitu agichekak kotestai kosab kamasich kaimut agetugul kobun rubet anan kokemeut uo Mami robta keyaei boishonitok sikobit ketoret ketik konyalilekitu konyalilekitu akichek akotestai kosab kamasich kaimut agetugul kobun rubet anan ko kemeut motak yekakobit kemeut komakiyai boishonikobitu rubet en emet AK notok konyalilsot bik akobek bik

Ole kiyaitoi boisioni karan kii mi yu ko kiit nekikechob ing' mosong'natet ne mi barak, ki nekigee tuga kegei chego chetililen chematiiny chiito kotiny eunek chemuren anan komabun ole mi mnyondo agetugul ko olekiyaitoi boisioni keuse kinaik chebo teta sikobiit kotililitu keuse eng' kitambaet neburgei akotwon sikobiit koyumyum tun kaginde kiit kingechob eng' musong'natet nemi barak kogei teta akomong' chego chetililen misiing' kosir olecham kouu ngegein eut kogei chiito ko nooton kotareti kobiit chego chetililen ako chenamegei olekigiiyanda kele yaache kotililen chego en emet emotunwek tugul kong'ete emotunwek ap sang' akoi chuutok chechoget

Kit neokere kotesetai en ireyu akere piik aeng chetesetai koluli ketit chito netaa konekanam kit nekipore suguta noton kolule ketit neo mising inonito koboisiet nemachamtaa kot mising kong'eten oot komii boisiekchok kochekikole kerip ketik mokilule ketik, kit neokere kotesetai kora akere kit neboisien chito kotile ketit kokit nekibore suguta noton kokikonyum boisiet nekilule ketik boisiet nekitore betusiek taman sikopit kilul ketit koraini kotore betu akenge anan oot komotore betut koniton koboru kole kikotestai kikopit pandab tai en ng'alekab muswoknatet tukuk chekikechop sikonyumnyum boisietab kipkosebe ketichuto kilule kopokeboisien keteken kot ak keboisien koik kwenik lakini boisionito komochamndayat kot mising kikeyet kele moyoche kilul ketik ako yoche kerip osnoshekyok sikopit kesich kerichek, akesich amitwok akesich olekiuren kong'eten osnet yuton akele yopu beek ak ropta.

Amunee sikopo komonut keyai boisioni, koboisioni ko boisiet nekiboe kipmielekusiek, sipmielekusiek chuto kipokeboisien en chopetab kerichek sikopit kenyor kerichekab mianwokik choto chekikokoi biik koimut en kot mising en kot kila kora ko kikele ipmielekusiek kora ko amitwokik chemuch kyam ki en keny kokimongongen biik chechang kole ipmielekusiek ko akenge en amitwokik netinye anyinyindo nemi parak noton kiibu chumbek kimongomii kong'eten en keny kikere ipmielekusiekko kitiong'ik chemonyolunoyin anan chemuren chemoyoche kyome, ipmielekusiek chuton kora keboisien en kinemunen kerichek anan ko ngwonet nekeboisien kinyoen yan kasus chito ndaret ana ko tiong'ik ala tiong'ik alak chetinye kerichek cheyachen.